Eng pichait kekere tukuk chotok chebo kamanut, ako tukuchutok bo kamanut ko amitwogik che kikere kele, ye kaimuch iam amitwogichutok chi ake tugul, kowendi kotoreti eng teket nebo borta nebo kimugul met ake tugul, ako amitwogichu ye kaimuch iam iwendi inyoru chametabkei, mewendi imioni atkan tugul, mewendi inyoru um kaimutik alak tugul eng borta, ako eng amitwogi chutochu, kekere kobota njuguk mitei kora maembiot ne kekere ko kaketon eng yu, ako kora kekere kele mi viasik taban yu kora, ako mitei kora notok naat mising ko pizza, ako pizza ini ko mising inyoru kochame lagok, anan ko lagok che kakoekitu kora.

Eng pichait kekere komite amitwogik chotok che terter, kikere komite ngwek, kikere komitei viasik che kakibel ak mwaita, eng yu kora komite ingokiet, ako eng taban yo komitei chapati, simuch ichop amitwogichu, indei mwaita ibele mwaita ak inde viasichu ak ikeny akoi ip koruryo viasik, ko eng ingokiet, iwendi indei beek che lolong ye kairo ile kakomuch korur notok ko ye kakobata kokaichur kebebaik chotok chebo ingokiet, ibele ak beek che lolong, atyam ye kakwai ku notok ko kakorurarur kole, inemu ingokianoto ak ieny atyam isus anyun ingokianoto, ko eng ingwek chun kora, isusi ngwechoto ye kakoruryo, isusi indei mwaita, chumvik ak tukuk tugul chotok che kisuse ye kakorur inde taban kora kou notok, ako eng chapati kora iburuchi unga, iburuch ak chumvik ak sukaruk akitesyi kora mwaita ak ikorokan ii inam kabisa pkoek ne kakonamak komie, atyam itau ibel chapati iboisie mwaita akenge eng akenge, ye kakwaak kou notok ii, iton kitunguichu ak nyanyek ii koboto notok naat mising ko hoho akiboisiek koek kachumbari icheket, ak ikochi lagok kwamis komie eng oret ne kararan kou nitoni mitei eng pichait.

Woi abwatikit netesetai en bichait kegere Kole isuldoi kabatindet ko tuiyos bandek Che choton kokemich kekes ayekakobata kekes bandek iwendii iyuitosi ketik chuton chebo bandek ko kebeberta iyuitosi koik agenge sikokonin nyuyumindo yanimache site ketik chuton amun iwendii itile kityo kebeberta agenge akiste ak yegakobata yekaiste kowendi kotilikitun imbaret akimuchi inyon ibat tesetai igol tuguk alak chemache inde imbaraniton nengunget

Kiit ne tesetai eng pichaini kekere kotesetai kabartaet nebo tukuk che terter che chotok mising kesuldoe eng shows, ole engyu kekere komitei chi akenge netesetai komwoitoi akobo tukukwak cheibortoi ichek koborchin, akenge eng tondet ne notok kakemuch ketach eng tetutionitoni akotesetai ine koarorchin, akobo tetutik che tindoi ichek ko kibakengeit netindoi kobortoi tukukwak, ibortoi kamanutiet nebo tukukwak, ako kikere kele epchin it toot nitok mising akobo arorutik che kikochin inendet.

Kiit netese tai eng' yu kekere kele tese tai chikilishet nebo kiyakikwak biikab kokwanitoni ako kikere kora kele kokonyor pichutok asenet neo ole eng' taban yo kekere kometei alake eng' kiyakik chekokomuch komeiyo imuchi kokoib rubet nito amu eng' taban olo kekere koyamat mising' olotok imuchi kokokosan beek kiyakichuto anan komanyor omitwokik cheyomotin akekere kele eng' taban yo ko tuga chechikili ichek ko mite komengechen kabisa ko nito ko labda ko amu amitwokik chemayamei chemanyoru tuga anan ko kaimutik alak kora chemanyoru kou beek kora tuchutak

Bo kamanut keai boisioni amu ye kaimuch isuldae boisioni, ko oret akenge nekaimuch iro ile kanyor minutikuk beek ii atkan tugul, ako ye kakomuch konyor minutikuk beek, koboru kole wendi kotesetai kobitos minutikuk eng oret ne kararan, amu kakomuch konyor um beek ii, ako notok kowendi kotoreti kobityo eng oret ne kararan mowendi konyoru kaimutik alak tugul chebo kemeut, amu kou nitoni konyoru minutik tugul eng kebeberta ne mitei beek, amu kaimuch iro ile, kemuch iyai piping eng oret notok ne kararan newendi kebeberta age tugul nemitei minutikuk.

Simuch isuldae boisioni iwendi ichenge choto kou mbaoinik ye kairo eng pichait, atyam inde ngungunyek orit, atyam ye kakobata kainde ngungunyek orit inyit, iwendi itesetai kolsetab minutik chotok chebo makengung, minutik alak tugul che imokchinikei ikol, ako yekaikol minuti chotok ko kaimuch irip boroindo, amu yekaikol kou nitoni, iwendi inyoru rurutik che chang eng kasarta akenge, amu labda kamakoyome mbaret lakini ko kaiboisie muswoknotanitoni, ko kaimuch iro ile kaimuch inyoru rurutikuk che chang eng kasarta akenge.

Simuch isuldae boishoni, komachei karik cheu, mogombet anan ko spade . Machei kora tukuk cheu chepiret, ak tagalgalit, etio kora konachei keturek chebo nego, ngi tuga, anan ko sigiryet. Ko keturek alak rugul che chotok wendi kotoreti eng boishonitokni. Ako simuch isuldae boishoni, komachei itup kounitokni atio imete eng kasartab betushek kitigin, neipata itau anyu aboishe. Imuch iboishe koek agenge newendi kokonin mat eng olinbo kapsuben anan ko nitokni mising ko kikonaak ko biogass netoreti kokon mat kora.

Bo komanut boishoni amun yekaimuch isuldae boishoni kokairo ile mewendi inyoru koimutyet nebo rerunetab amitwagik eng kasarwek chemitei tai yo. Ako yekaimuch igirinde rerunetab amitwagik, kowendi kogerei kole kemuch imeny sobet notok nekararan inyendet ak iyoteng'ung anan ko inyendet ak pikuk chebo familia neng'unget amun mobendi ongiru rirunetab amitwagik ako mabendi konyoluldos borwekwak amu wendi kinyoru amitwagik eng kasarta agetugul.

Boisiet ne tesetai eng yu kekere kele tesetai kebirtoi beek, ako eng kokwotinwekchok ketesetai boisioni, ye iwendi iboisie motait ak paipit ak kindei motainoto yotok ye mitei beek ak paipingung, ak imuch iboisie kimnotet simuch ibirte beek anan iboisie ngot ko kimnotet nebo stimet, simuch ibirte peek koityi kebeberwek che terter eng kokwengung.

Kiit neshipkonyonei metinyu yekaro pitchaini abwati ale tese tai kwony nekekere eng' pitchait kabatishet nenoto kekere kele muuch kotestai ine ak kabatishet nebo mokomik ale kikere eng' mbarenyu ko kikomuuch kokol mokomik chechang' ako yekaimuch ikol mokomik chechang' kou nii ko eng' mokomyet agenge kowendi kokonin mokomik chechang' cheimuchi iyam ak kong'ung eng' kasarta negoi ako eng' yu kekere kele kikomuuch kokol inee mokomik chechang' ye imuuchi yekakolok mokomichuto komuchi koib alak koba siro ako alak koamei eng' kaa ko familia kotugul

Tuguk chebo komanut cheimuch kero eng pichaini, koboto matundek che chotok kekere eng yu komitei machugwat ne nitok konaat mising ko apple, ako eng taban yo kora, kekere komitei ovacado, kikere kora mitei tukuk chebo komanut chetoreti eng tekset nebo birta che chotok, ko maaik ak tukuk kora che imuch itese tai eng kasusihet ng'ung nebo amitwagik alak tugul. Kekere komitei byanyek, atio en yo kora kekere komitei njuguk, ak kekere kora komitei ingwek, ako ingwek ko amitwagik chotok che toreti eng tekset nebo borta nebo chi age tugul.

Eng pichait kemuchi kero kole kokoroge kit notok nekokende serkalitab kaunti nebo nyeri sikomuch konde pikab komosatak takatakek kwai. Ako eng yutoyu kegere kele kokoroge mashinit nitok kindoi takatakek ak kegere kokeny kele konu nitok koimutiet neo eng kasarta age tugul yemachei konde chi age tugul takatakekchi yutok amun igeri ile kokomuch konde yutok ib koroge atko randagei alake koba taban. Nitok kowendi kokonu koimutyet akomuch konde oleng'oi kiakik ole igere eng tapan, ko nego komuch konem chafuk ak koam kou notok kondoi oleng'ok kiagik chutok.

Kit netesetai eng yu, kekere kele, kipangoni anan processing nebo mauek. Ole kikere kele kakemuch kepuruch mauek chotok chebo ainet agenge, che chotok chekerge eng kebeberta age tugul. Yeigere ile kaimuch kekonor mauechu eng oret ne kararan, nemawendi kong'emoskei mauechu ak kobenxi koteptos komie. Ako kakipangan kounotok kosupgei ak kergeindo nebo mauechutochu.

Eng pichait kekere, kemitei ketesetai boishetab tukuk che chotok imuch ko viasik, chekigere kele kakende kuniainik ako kou nitok komi kotese tai kopongoni eng karishek . Ni kigere kele kakimuch kinde taban karishek oeng, somok ako kakeponganchi kuniok chutok ak kekere kele kemuch konde kuniok che chang, che chutok ko.uch kokon kabda ayepindo neo nemuch konde olengoi sobonwek ab kiprutoinik chotok che imuch kobendoti eng oret anan konde olengoi akot sobonwekab pichutok chemitei karishek chutok chetese tai ak loisetab tuku chutok.

Achome boishoni amu yekaimuch isuldae boishoni ko kakoek oret agenge noto nekairo ile mabendi kong'emosgei bandekuk anan rurutikuk chotok chebo bandek amu yekaimuch imaa ko kaimuch ikoji icheget bandechuto koristo nebo kochut orit ako kou notok komabendi kong'emosei bandechu amu kabubung'okis eng' ko akobendi konyoru koristo nekararan ako kou nito kobendi koteptos eng' kasarta negoi amabendi konyoru kora duduinik anan ko tiong'ik

Eng kokwenyu ketesetai boishoni eng oretne. Yekakoip lorit logoek cheu chutokchu che matundek iwendi ichenye chito chotok chekaimuch icham, ak icheny chebiret anan ko kinuet ak imaa eng asista atyo imuch imaa matundechutochu sikomuch konyor koristo ako mende kebeberta agenge kora siko chilgei. Iwendi imoe kobarait kabisa ako kou notok komewendi inyoru asenet agetugul nebo matundek chekang'emokis.